kanyor ana bai aa kore sii ana naa nkitibirata eujii kore uji naa keisho ltungani biotisho supat te sesen koponu sii lkiloi te sesen leltungani keitodoyoo sii sukari te sesen keata sii uji vitamin B kelelek sii nkitibirata ee uji tanaa sii yararee eujii

kore mbai nagira aasai tenee naa ntomononi nadungitoo nkujita kore ana kujita naa keisaidia ltunganaa lemeata nkishu kumoo tanaa sii nkishu ekule keisaidia ana kujita biotisho te nkishu noponikii sii kule

Kore ana bai nagiraa aasayu tenaa naa yararee emandazini manyor ana bai amu kore yararee endaki napashpaasha e street tanaa sii nelbarbarani naa mera supat teseseni loltung'ana keyau moyanitin natuwaa nenkoshekee tankarake lchapui kumoo.

Kore anaa naa lmutung'i lengaas keraa anaa bai tipat oleng' tenkopang' amu keret ltung'ani teyararee endaa neitumia sii ng'amata kinii teyararee endaa keisaidia ltung'ani tang'amata naata harakaa nelelek sii nkutumiaroto enyee tepokii tung'ani.

Kore enabae na eunoto emaua keyia oltungani ewoi ashu mbaa supat napik ena maua neud enkumoto nagut penyo nepik embolea naa koree empolea nakeretu enamaua metubulu esiidai neaun enamau nepik enkare kila enkolong meyiaya nkiek naado petum atipika tenkalo enamaua koree enamaua na keyieu entoki naibungaa pebulu aadoru

Kore ana naa ntomononi namatita soda lojii coke. Kabaiyee atamataa coke ng'olee, aa kore coke naa keisaidia ltung'ani aishoo nguvu. Keisaidia sii ndaa to nkoshekee. Keponuu sii lkiloi te sesen le ltung'ani.

Kore ana bayi nagira asayu tene naa lmancheeri lotii soumi, keitodokii lmancheeri biotisho e soum amu kemaat loodo. Kegiil sii soum naata lmancheeri ndaa. Kegiraa sii, kearr sii mootua lmancheeri soum amu keitodoio nguvu enchee. Meeta sii soumie naata lmancheeri nkulee ana sii nkiiri supati. Keishakinoo peiye eyaa laaramatani le soum ldewaa loitukie soum enyee naa poo otuum atooru lmancheeri tana sii aiyeya lkitaari lo soum loilikii ldewa supaat looru soum lmaancheeri.

kore ana siai naa nkutukoto eenkishu aakore ene naa lmunanda tanaa mukarate naitukieki laramatak lesuom suom. Kore ana siai te muruai aang naa keasayu talaramatak lesuom keisaidia nkutukotoo enkishu eitumia ngamata kini oleng neya nkare sii naitosha suom tankatai naboo kera netipat oleng amu meya nkata kitok talaramatak lesuom

kore ana bai naa kera netipat talaramatak lolshampai keretu laramatak lolshampai metara nkaitubulu kunini peisho ndaa elshampai metubuluu eata sii bioto supat keisaidia sii aar lkurui labaki duake neitanyamalita ndaa telshampaa keishiakino peitumia laramatak lalchampai tanaa sii laturok lelchampai alee dawa peetum ndaa kitok te lshampai

Kore ana bai naa kera netipat oleng te laturok lolshampai keretu ana bai nkulipoo naata biotoo pemeya nkaree nkataa enshan keretu sii Kuna kujit lpaeg pemenya nkurui keretu sii ana bai nkulipoo metumo biotisho sapat neiteseku mbulnotoo endaa tanaa sii tanaa sii nelpaeg telshampai keibooyo sii Kuna kujit nkaitubulu kunini pemebulu tabataa lpaeg neitanyamal mbulnoto enshe keretu sii ana bai lpaeg metiishotoo oleng

Kore ena naa skumaa nanyeita ilkuruk, kera oshi skumaa nkaji naboo o mboga. Kore reten naipirta ena baye naa irkuruk kunini loitanyamalita skumaa. Keishaakino pee eing'oru olaramatani loo mpuka oldawa lopik impuka enyena, pee eitapaashare ena moyian e nkuruk. Keitanyamal ena baye embulunoto o mbuka tolchamba, keitanyamal sii biotisho oo mpuka tanaa sii skumaa too laturok loolchambai.

Kore ena naa mashini naitumiari apik endaa nkare tolchamba keata maendeleo sapuk naa kisaidia apik nkare olchamba tengamata naishikino onkare nairirikino pee epiki ndaa tolchamba kera netipat oleng telarurok loolchambai kelelek sii kitumiarato ena mashini.

Kore neiko ltung'ani tenerinyu ropiyani naterewakii nampa nemeishia naa kerawaki ana ampaa inia message eropiyani aakore inia ampa naa onguan imet ilee keiteyeloo anaa ampaa safaricom ajo iterawaa ropiyani inonoo nampaa nemeishiakinoo duo pirau nianyu taatua saai unii ropiyani inonoo keidim sii ltung'ani aitumiai mpesa tanaa sii my safaricom app atushuku mpisai naiterewa nampai torok.

kore te nkinyangunoto elaini naa keishiakino peata ltungani nkipande aa ninye eti nkarna inoo netii sii larin netii sii loaction limanya naa ninye eitumiari airigistaye laini keyai sii nkarn pookin eltungani

Koree olaini laimina na torkererin eshukunj oltungani iloaini kishaakino peiata oltungani namba ilo aini oimina nishaakino si piata enkipande pitum atushuku laini lino tolduka le Safaricom tanaa si le airtel tanaa si le telkom, kilingama olaini liminie oltungani niyeu nishuku.